Tij pith en tich maber ahinya. Kendo anyalo jiwo ng'at moro amora man gi puodho kata ka en e dalani, kata otin manade, to pur apura to imany gima inyalo keto kanyo madhi miyi ohala. Koro kise puro kamae miketo kamae, gik ma idhi yudo ng'eny nikech ka cham ni osenyak ma ikeyo to inyalo yudo jonyiewo mabiro nyiewo epuothi kanyo to ginyalo nyiewo gigo te kisebdo japith to sufuriachi ok dong' nono. To ineno ka isepidho gik moko to in iwuon inyalo tedo gi eodi ma ichamgi. Koro mokuongo gima wayudo kuom pith, en ni in iwuon ok inyal nindo kech gima ipidhoni, in be nitie kaka inyalo tiyo kodgi eyore mopogore opogore ei odi kanyo. Kata kamano, kata ka chiem cham osenyak ma iuso giki manosenyakgi, to idhi yudo omenda madhi konyi eyore mopogore opogore kata in wuon inyalo nyiewo kuom jabathi mopidho gima opogore gi mipidho no. Koro en mana jiwore gi bed gi kinda ahinya nikech tij pur to samoro nyalo bedo matek nikech cham nyalo wang' e puodho koro en mana jiwruok gi fuenyo kumaber , gimaber gi lopi, lopi ma in godo ni.

Tijni nigi nengo nikech sama nyithindi gitugo ball kamae, to gimor kendo ka gijiwore kendo kaka ging'e tugo nikech sama itugo gi wadu to nitie hera moro mabiro ma biro abira koro uheroru un uwuon nikech jotigo e joma oherore. Kata kamano, gini miyo nyithindo mang'eny tinde nyithindo moko jonyuol gi ok gol omenda ni puonjogi, ball magitugo ni ema miyo ging'e giyudo kaka ginyalo chulo omenda mar sikul. Kata kamano, tijni nyalo jiwi in kaka janyuol nikech nyathini ka osekaw ma in ok ichul sikul fis koro miyo miyi yot kendo kendo miyo nyathini be yot nikech ofuenyo gima ohero kendo gima oherono be miye ohala kata kamano tugo tek kendo tugo dwaro mana ng'ama jakinda ma majiwore sate sate nikech kisetugo miol samoero ihinyore. Koro ka isefuenyo gima ihero to itimo atima gi chunyi te. Kata ka ihinyori kamano .ok iwe tugo nikech tugo en gima ber kendo nyathi masomo ahinya maok tugi to ok nyal kalo penj nyaka isom to nyaka itug be mondo paachi obed maliw ahinya. Kendo anyalo jiwo nyithindo tee ni omany amanya gima gihero kata obed ball migweyo gitielo kata mibayo gi lwedo kaka ma

Mokuongo aneno nyako matin kabe okulore gindope ariyo, to oluoko. Mae nyisowa ni kamoro amotro ma intiere nyaka ibed maler. To lepi kiseruako molil to nyaka iluok be nikech kiseluoko kiseluoko lawi maler mimoyo motwo to kata kaniruake kendo to idhi neno mondisore maber kendo ng'ato oknyal ng'eyo gima ikale. Odhi ng'ey ang'eya ni nyathini to ler pile. Koro engima mapile nyaka ibed ng'ama ler, mochanore moritore ahinya. To kuma idake be nyaka iti. Ok inyal dak kata kamoro to in idwa bet abeta to jomoko tiyo. Nyaka in be ichung' imakie kata gimoro achiel ma inyalo timo ma ing'eyo timo cha. To kata kitime, ng'ato ok nyal neno kodi marach. To kata kamano nitie moro maringo be. Chal ni obiro ir maluokoni mondo okonye, nikech nyaka wakonyre kaka dhano. Ok inyal weyo ng'ato tur gi gimoro achiel to in ibet abeta ing'iye kendo ichiyo achiya wang'i ing'iye to ok ikonye. Koro nyaka wabed joma konyore to joma ler be. Ka iler to Nyasaye biro e ngimani nikech chakruok mar Nyasaye chako gi eler kanyo. Nyaka ibed ng'ama ler to chakruok mar ler be nyaka chak gi odi. Tije mag ot nyaka itim, ok ni iler mana gioko.

Kae en osiptal kendo aneno laktar mopogore opogore, to kata kamano be wang'a miya police achiel. To kaneno kata kamano chal ni jotuo ma oom kaegi gin joma ogol e jela kata in e jela, kituo ondikni ni kata jajela momakatuo nyaka many kaka itere osiptal. Emomiyo ka idhi e osiptal to inyalo rado gi police achiel kata gi ng'ama omaki kagitere osiptal. Koro kata kamano ka oseomgi kamae to policwe nyaka bed ebathe ok nyal weye. Kanosebet ebathe kamae kata ka ithiedhe, nikech kamomaki be ng'ama riek, onyalo yudo seche matin moringi mowuogi kaok odok e jela. Koro nyaka ochung' mana bathe kanyo, ong'iyo kaka ithiedhe nikech ka osethiedhe mosechango, to pod nyaka duoke mana ejela. Ok nyal weye nikech samoro ndiko mane ondikne seche mane ondikne pok ochopo,. Samoro ondikne ni omake nyaka otho ejela kanyo, nyaka otiek ngimane. Koro kata kamano nyaka ng'ama ogol ma oome osiptalni bed kode ma ng'i mang'iye maber mondo kik oringne maduoke ejela mondo otiek ndikone manondikne mana kamano. Koro mano e gima aneno kae kendo, aneno kagima inyiso gi duok

Kae en kar thieth, kendo laktar ni, ng'iyo nyako monindoni. Kendo temo ng'iyo ka be chunye ringo nikech koket gino edho chunyi kamano nyiso ni itemo ng'iyo kaka dho chunyi ringo. To kata kamano samoro amora ka watuo kata ka gimoro chandowa madhi gi ngimawa to nyaka wadhi eod laktar mondo waler gima chandowano mondo mi ging'i gimachandi magifueny ni tuo manie dendi mach matemo chamo dendi to katakamano, wang'eyo kendo wang'eyo maler ni kawasedhi od laktar kamae to tuo moro amoro machandowa nyaka wayud duoko kendo nyaka wayud kata yedhe ma wadhi tiyo godo maang' konywa eyor duoko chien gima chando gima chandowano. To kata kamano nyaka wang'e maler ni kar thieth be nyaka iti gi omenda, koro kata ka isedhi kamano, kik idhi gi lweti nononikech onge gir nono to kata yedhe be inyiewo koro nyaka idhi kagise thuedhi to nitie omenda manyaka gikwayi. Koro idhi oro negi omendano. Kata kamanao nyaka wabed joma ochanore marito ngimawa maber, machamo chiemo mowinjore mondo mi wageng' tuoche mang'eny madhi timo wabi ka laktar kamae. Kawase geng'o tuochego to ang' ok wadhi kalaktar. Ok wadhi dhi, wabiro bedo abeda

Mokuongo tinde ji mang'eny tiyo gi simu magidonjo godo e mbui, to mondo mi idonj e mbui ma ine gik mamoro chunyi, nyaka inyiew bundles. To kata kamano, nitiere kuonde mang'eny ma inyalo nyiewe bundles. Inyalo nyiewo koa kuom telkom, kata koa kuom airtel. to mae kaka anene ni en telkom. Koro telkom yudo omenda mang'eny nikech mond mi ng'ato nyiew bundles mati godo e simbe to nyaka onyiew kredit mar telkom to kredit no inyiewe gi omenda. Inyalo chako gi mar siling' piero abich kata mar siling' apar yudore to kendo mar GB mang'eny kaka 5GB maneno kaeni en madwaro omenda mang'eny nikech omenda kang'eny to bundles be iyudo mang'eny. To kata kamano, nyaka wabed joma ok oluoro tiyo gi omenda nikech kawadonjo e mbui wan ma gigo dhi moro chunywa nikech ka iseneno gik manie mbui to kata in inyalo gombo kendo medo dok emomiyo tinde ji tiyo gi omenda mang'eny nikech kise chako donjo e mbui to ok igomb weyo. Idhi donjo adonja ma ine gik moko te mamoro chunyi ka ok iweyo kendo idhi tiyo gi omenda mang'eny ma ka sama ang' ifuenyo cha iyudo ka omendani mane onego itim godo gik moko , idonjo godo ei mbui te. To koro nigi nengo kendo giyudo omenda koa kuomwa jonyiewo.